Ingitua kũruta mũndũ kũruga irio rĩ, ũrĩa ingĩka nĩ atĩ ingĩmwĩtaga hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ĩrĩa ndĩra harĩria na kũruga irio, na ngerie kũruga irio cia mĩthemba mĩingĩ nĩgetha hote kũmũruta, okorwo nĩ ngima, amenya cabaci, amenye pilaũ, amenye nyama, amenye ngũkũ, amenye thamaki, amenye kũruga nyeni. Rĩngĩ amenye nginya kũruga indo ta ũcũrũ, gũthondeka kachumbari, gũthondeka salad nginya cia matunda, ndĩmũrute maũndũ maya mothe.

Marenge ndĩmatinangagia wega, ngatherũkia ngacoka ngakima ngatukania na mũtu wa cabaci, ngaruga cabaci namo. Ningĩ kwĩ hĩndĩ thondekaga thubu. Hĩndĩ ĩyo ngatinangia wega ngatukania na karati, nyanya, ngakaranga na gĩtũngũrũ, ngekĩra roiko na maĩ, igatuĩka ta gĩthubu ngakima weeega andũ makarĩa na rĩngĩ kĩndũ ta mũcere. Ningĩ marenge nĩ kũrĩ hĩndĩ ndĩmatherũkagia oro ũguo itagũtinda ngĩmoa, andũ makarĩa rũcinĩ na cai.

Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahũra maaĩ na mbombo rĩ, mbombo ĩkoragwo kũrĩa kĩanda gĩthima-inĩ, maaĩ namo makaambatio na mĩbaibũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrĩtwo hau mbombo-inĩ. Na tondũ ĩrahũthĩra betũrũ rĩ, nĩ ĩkoragwo na hinya mũingĩ wa kũhũra maaĩ macio, kwoguo kũringanaga na mũndũ arenda maaĩ maigana atĩa, ũgeeĩra betũrũ ya kũigana. Akorwo nĩ ũrenda kũhũra maingĩ, no ũguo ũkũhũthĩra nyingĩ. Na nĩ hũraga nginya maaĩ mena pressure wega kwoguo makinyaga me maingĩ, gũtirĩ ũndũ ũtangĩka namo.

Menyaga kana magetha makwa nĩmagĩrĩru wega wambere na kũrora ũrĩa maciaro maigana, akorwo kĩrĩa ndĩrarĩmĩte nĩgĩaciara wega ngamenya nĩndĩrekire wega. Ũndũ ũngĩ ndoraga kana indo iria ndagetha kana nĩithũkangĩtio rĩngĩ nĩirĩtwo nĩ igunyo rĩngĩ ciĩna mbũca ingĩ ciĩ na ũme ndarora ũrĩa maumĩrĩra mahana ngamenya kana nĩ harĩ handũ ndĩrahĩtirie kana nĩndĩrekire ũrĩa kwagĩrĩire. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ tondũ nĩnyendagia indo ici rĩ, nĩndoraga ũrĩa agũri maragũra tondũ mũndũ hĩndĩ ciothe aroka gũthogora gwaku rĩ nĩaroranagia indo mũno koguo akorwo nĩmaraciĩtĩkĩra wega ngamenya rĩngĩ nĩ nene wega na nĩironeka irĩ njega koguo ngamenya magetha macio nĩ magĩrĩru.

Hĩndĩ ĩrĩa mbembe ciahandanĩrio na mboco kana kĩndũ kĩa mũhĩrĩga ũcio rĩ, mĩmera ĩno ĩrĩ nĩ ĩhotaga gũteithania, tondũ mboco na indo cia mũhĩrĩga wa mboco rĩ, nĩ iteithagia tĩĩri kũnora, nĩ ci wĩkĩraga kĩndũ gĩĩtagwo Nitrogeni, na kĩndũ kĩu nĩ kĩbataragwo nĩ mbembe. Nayo mbembe tondũ nĩ ĩraihaga rĩ, nĩ ĩheaga mboco kĩĩruru wa mbere, na ningĩ ĩkamĩhe ha kwĩnyitĩrĩra tondũ mboco nĩ ĩkoragwo na tũnyamũ tũhana ta twa mĩrĩo.

Ingĩkorwo na ũhoti rĩ, ũrĩa ingĩka nĩgetha nyongerere maciaro makwa ma nyanya rĩ, nĩ atĩ ingĩciakĩra greenhouse nĩgetha itigage rĩngĩ kũhũrwo nĩ heho, rĩngĩ nĩ kwarire, na njoke ndĩcirorage wega. Akorwo nĩ maaĩ ndĩcihe makũigana, ndawa itikana cererwo, maũndũ mothe njĩke wega. Ningĩ no hote kũgerekania, rĩngĩ hande nyanya mĩthemba ngũrani, ndona nĩ ĩrĩkũ ĩgĩaga wega rĩ, menye ĩyo nĩyo ndĩkũragia kuuma rĩu gũthiĩ na mbere.

O ũrĩa kũrathiĩ gũkĩrĩmagwo rĩ, no guo mĩmera ĩthiaga ĩgucĩtie kĩrĩa gĩ tĩĩri-inĩ, kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩtũma ũkorwro wĩ mũnoru. Kwoguo bataraitha o ya mũthemba oro wothe rĩ, ĩroka ĩgacokia kĩndũ gĩkĩ tĩĩri-inĩ kana ĩkoongerera kĩrĩa kĩranyihanyihĩte rĩ, nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithia. Bataraitha ta NPK, bataraitha ta DAP, CAN, UREA na iria ingĩ cia mĩthemba ya mĩtukanio, angĩkorwo nĩ ĩroka ĩkongerera kĩndũ tĩri-inĩ, nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithia.

Biriganya ti andũ aingĩ marĩmaga gwitu tondũ itiũikaine ũguo mũno, no ũgĩthie thoko rĩ, itiagaga na nginya supermarket nĩ ĩkoragwo kũo hĩndĩ ĩria ndabatara gũcirũga nĩgũo thiaga. Njethaga biriganya hĩndĩ ĩria ndĩrarũga mũno mũno irio cia agenĩ tondũ niciogagĩrĩra cama gĩtoero-inĩ kogũo njũkaga ngoa, ngacitinangia ngatũkania na irio ciana waru ,nyama, gĩtũngũrũ, karati, nyanya ngaruga gĩtoero nacio.

Maũndũ marĩa nũmagĩrĩra thutha wa kũhanda rĩ, nĩgetha mĩmera yakwa ĩmere ĩrĩ mĩingĩ makĩria, wa mbere nĩatĩ nĩndoraga kana ĩna maĩ ma kũigana nĩgetha ndĩkage kũma, wakorwo rĩngĩ nĩ kwarĩte kana mbura ĩrĩa ĩraura ndĩraigana rĩ, niĩ mwene ngongerera maĩ ma gũitĩrĩria. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ndietagĩrĩra ĩgĩe na riia, nĩnĩmagĩra tene nĩgetha rĩtikanyue kĩrĩa gĩ tĩĩri-inĩ mĩmera yage kũgĩa wega na ingĩona mĩmera ĩyo ta ĩrabatara gathumu kana bataraitha rĩ, nĩnyongagĩrĩra kanini kanini.

Kaingĩ nĩ kũgũra ngũraga mbegũ cia kũhanda, naa wambere kĩrĩa ndoraga nĩ kana kĩrĩa ndĩrenda kũhanda, nĩgĩkũhotana na rĩera rĩa gwitũ, kuoguo akorwo nĩ mbembe, ngacagũra mũthemba ũrĩa rĩngĩ ũtarabatara mbura nyingĩ. Ũndũ ũngĩ nĩndoraga kana nĩ mũthemba wa gũciara mũno kana ti mũno ũguo. Tarĩu mboco njethaga ĩrĩa njũĩ nĩĩgũkorwo na maciaro maingĩ. Akorwo nĩ kĩndũ ta waru, njethaga mũthemba njũĩ ndũkũhũrwo nĩ mbaa mũno tondũ gwitũ nĩ kũrĩ hĩndĩ kũgĩaga heho naa indo ta thũkũma na thibinaci, ngetha kĩndũ gĩgũikaikara mũgũnda tondũ nĩ kũrĩ rĩmwe wahota kũhanda thutha wa kĩmera kĩmwe ciũre, rĩu njethaga kĩndũ gĩgũikarakara mũgũnda.

Gwitũ gũtikoragwo thamaki, kogwo rita rĩakwa rĩa mbere kũrĩa thamaki ndarĩ mũndũ mũgima, na ũrĩa ndekire nĩ atĩ ndathire ngĩkora mũtumia wa kũnyenderia, na ngĩmwĩra niĩ ndiũĩ ũrĩa irugagwo, kogwo ndamũria ũrĩa irugagwo-rĩ, akĩnjĩra o na hatirĩ bata wa gũtinda ngĩthiĩ kwĩrugĩra, akĩmĩoya akĩmĩruta ngũcĩ ici ikoragwo igũrũ, agĩcoka ningĩ akĩmĩkaranga, akĩnyenderia rĩu ĩrĩngarange, kogwo niĩ ndathiĩ mũciĩ, no nyanya ndarugire na gĩtũngũrũ, ngĩtukania, ngĩrĩkia.

Kangauthi tene niĩ ndonaga andũ makĩmĩhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa mararĩo nĩ nda, no thikũ ici nĩnyonaga ĩgĩtherũkio na maaĩ, ĩgatukanio na ndimũ na ũkĩ, andũ makanyua nĩgetha magirĩrĩrie homa. Ningĩ nĩnyonaga andũ nginya makĩmĩhũthĩra kũruga irio ta mũcere, kana rĩngĩ irio ciĩna thubu. Na ũndũ ũngĩ kangauthi ĩrahũthĩrwo rĩ, andũ ona nĩ maramĩthĩa, makamĩtukania na maaĩ makamĩnyuaga kanyamũ ta gaciko kamwe ũguo nĩgetha manyihanyihie ũritũ.

Mbiacara nini ta ya kwendia mandathi-rĩ, nĩ ũndũ andũ mekaga na ũkagacĩra mũno mũno angĩkorwo harĩa mũndũ ararutĩra-rĩ, nĩ handũ hena andũ aingĩ, rĩngĩ hena barabara kana thitĩnjĩ kana hena mwako ũrathiĩ na mbere hakuhĩ kana hena andũ mararuta wĩra rĩngĩ makambuni-inĩ hakuhĩ. Rĩu mũndũ ethga tu handũ ha gũikara thĩ na ũgakorwo na riko hau rĩu no gũkaranga ũrĩkarangaga ũkĩigaga mwena-inĩ mũndũ oka ũkamwenderia na ũyũ nĩ wĩra kaingĩ ũteithagia atumia handũ ha gũikara oro ũguo mũciĩ-rĩ, ugakorwo na handũ ũrathiĩ gũthũkũma.

Thikũ ici andũ nĩ mahũthagĩra ũkĩ mũno kũrĩ tene, na kũoguo mbiacara cia kwendia ũkĩ no irathiĩ ikĩingĩhaga. Ũkĩ kaingĩ ũhũthagĩrwo kũrigĩrĩria homa, ũgatukania na maĩ ma ndimũ, na tangauthi na kũoguo andũ mena ciana matiagaga ũkĩ nyũmba. Ningĩ nĩ kũrĩ andũ mahũthagĩra ũkĩ handũ ha cukari hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arathondeka indo ta keki kana mĩkorogo gwake tondũ nĩkwĩrĩkanaga cukari ũyũ ũkoragwo ũki-inĩ nĩ mwega kũrĩ ũrĩa wa kawainda.

Gũciarithania macungwa nĩ kũrĩ moguni maingĩ, wa mbere nĩ kũgĩaga na macungwa marakũra na ihenya, na magakowo me maingĩ na nginya magakorwo na cama. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ matunda ma mũthemba wa mũciarithanio rĩ, nĩmahotaga gwĩtiria mĩrimũ na tũtambi twa mĩthemba mĩingĩ. Ningĩ matunda maya nĩmahotaga gũkũra kũndũ mataragĩyaga tene, tondũ rĩngĩ tĩri wakuo ndũhotaga gũkorwo ũkĩmakũria wega, kana rĩngĩ rĩera rĩtirahotanaga rĩu ma mũciarithanio nĩmokaga na magakũra o ro wega.

Nĩ nyendete kũruga ngũkũ kaingĩ tondũ ciana ciakwa nĩ ciendete. No ndiũĩ gũthĩnja ngũkũ niĩ mwene, kwoguo nĩ gũetha njethaga mũndũ kana ngeeterera o rĩrĩa mũndũ wa gũthĩnja akonenka rĩ, nĩ rĩo ciakwa ithĩnjagwo. No tondũ rĩmwe ndahota gũikara mũno rĩ, kaingĩ thiaga supamaketi ngagũra, na ngeetha nginya ĩrĩa ndinangie wega. Kwoguo ndoka gwakwa no gũthambia thambagia, ngatukania na kĩrĩa ndĩratukania nakĩo, ngaruga naihenya, ĩkahĩa.

Maũndũ marĩa mahutagia ũmithio wa mbembe kana mboco gwitũ rĩ, mũno mũno nĩ rĩera, ta rĩu kũngĩgia mbura njega rĩ irio ici igĩyaga wega, no mbura ĩngĩnyiha rĩngĩ ona mbembe nĩihĩraga igacoka ikaga gũciara, mboco nacio ikoragwo nĩcio ciorire tene. Ningĩ mbura ĩngĩingĩha nĩĩgũithagia mbembe koguo ikaga kũgĩa, nayo mboco ĩkambia gũtunĩha na ĩgathũka. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ kũngĩkorwo na bataraitha na rĩngĩ nĩroneka na ndĩrĩ na goro ũguo rĩ arĩmi aingĩ nĩmahotaga kũgũra na koguo magetha mao magakorwo me mega no hĩndĩ ĩria bataraitha ĩtanakinya wega kana ndĩnoneka maciaro noguo namo manyihaga.

Ĩno nĩ thoko ya irio na ĩrendio indo cia mĩthemba mĩingĩ ta mboco na ĩrendio matunda ngũrani ta mababaĩ, matunda ma paconi, meroni, nĩrendio nginya mĩanga na indo ingĩ nyingĩ. Thoko cia mũthemba ũyũ nĩiteithagia tondũ mũndũ agĩthiĩ kũgũra rĩ ,ndũtindaga ũgĩthiũrũrũka ũgĩetha kĩndũ kĩmwe kĩmwe ũthiaga ũkagũra indo iria ũrenda na ũkarĩkia ona ihenya ningĩ onakĩkorwo ũrenda gũthimĩrwa tũnini tũnini nĩmathimaga akorwo nĩgũtinĩrwo itunda nĩũtinagĩrio kwoguo nĩũhotaga kwona kĩrĩa ũrenda.

Rĩera nĩrĩhutagia na njĩra nene mũno ũmithio wa irio tondũ akorwo nĩ kĩndũ ta mbura-rĩ, ĩngĩkorwo ĩ njega noguo magetha maingĩhaga, mbura ningĩ ĩngĩnyiha irio nĩciagaga kũgĩa kana ona ningĩ ciagĩa nĩikoragwo irĩ nini mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩũwa narĩo rĩrĩa rĩaingĩha nĩrĩthũkangagia irio na imwe rĩmwe ikaga nginya kũmera. Na kĩndũ ta mbaa nakĩo nĩgĩcinaga akorwo nĩ kĩndũ ta waru akorwo nĩ nyanya ikaga kũgĩa koguo rĩera nĩrĩkoragwo na itemi inene.

Gwitũ gũtirĩ mũndũ njũĩ o na ũmwe ũrĩmaga makunũ na o na matiũĩkaine ũguo mũno, kwoguo andũ matimarĩaga. Riita rĩakwa rĩa mbere, ndarĩire mũkawa-inĩ na ngĩigua me mega. Kwoguo ndainũka, ngĩthiĩ ngĩetha kũndũ gwa kũgũra. Ngĩthiũrũrũka mũno, no nĩ ndacokire ngĩmakora supamaketi. Nĩ marĩ goro kwoguo ngũraga oro tũnini. Rĩa mbere ngĩruga ona ndioĩ ũrĩa marugagwo kwoguo ndathire intaneti-inĩ, ngĩetha mĩrugĩre, ngĩona, ngĩambĩrĩria kũrugaga guo na makoragwo me mega mũno.

Thabibũ nĩcio ihũthĩkaga gũthondeka ndibei. Na ũrĩmi wacio nĩ mũritũ tondũ nĩ ibataraga kũrorwo mũno, kwoguo ti andũ aingĩ mahotaga gũcikũria kwao. Kaingĩ o na ikũragio mĩgũnda-inĩ mĩnene igacoka rĩu ĩkeenderio andũ aya a gũthondeka ndibei kana o na mĩgũnda ĩyo ĩgakorwo nĩ mĩĩthondekagĩra ndibei. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ciũmithagio igatuĩka cia rĩngĩ kũhũthĩrwo rĩrĩa andũ mararuga keki. Na thabibũ ningĩ nĩ irĩagwo ta matunda na nĩ ciendagio supamaketi-inĩ kana nduka iria ciendagia matunda. Na ikoragwo irĩ ndune kana irĩ cia ngirini.

Thamaki cia omena nĩ cionekaga kaingĩ tondũ nĩ ciendagio thoko, kana supamaketi, na o na atumia arĩa mendagia nyeni rĩmwe nĩ makoragwo nacio. Ithimagwo, akorwo nĩ ta thoko, kuuma kamũkebe ka ciringi mĩrongo ĩtano gũthiĩ na igũrũ. Nacio cia supamaketi nĩ ikoragwo na goro hanini tondũ ikoragwo irĩ ngarange. Niĩ nĩ nyendete kũrĩa omena na ngima, na ciakwa ngũraga thoko, ngooka ngathambia wega, ngacitherũkia, ngacoka ningĩ ngacikaranga na maguta nĩgetha ikoma wega, ningĩ rĩu ngatukania na gĩtũngũrũ na nyanya, na rĩmwe o na iria.

Marenge tene marugagĩrwo ciana kana andũ akũrũ, na rĩngĩ mũndũ ũtaraigua wega, koguo ndarahota kũrĩa indo ici ingĩ. Ningĩ nĩ matherũkagio makarĩyanĩrio na cai rũcinĩ kana ona makahũthĩrwo gũkaranga Gĩthweri. No thikũ ici rĩ nĩ marahũthĩka mũno kũruga cabaci matukanĩtio na mũtu wa ngano na cabaci icio na ĩgakorwo ci na goro kũrĩ ici ingĩ cia kawaida. Ningĩ nĩ maratukanio na indo ingĩ magacoka magathĩyo magatuĩka gĩthubu gĩa kũrĩyanĩria akorwo nĩ kĩndũ ta mũcere. Ũndũ ũngĩ marekwo nĩ atĩ nĩ maromithio magacoka magathĩyo magatuĩka mũtu wa kũrugaga ũcũrũ.

Rĩthiti ĩrĩa mũndũ aheagwo agũra kĩndũ Supermarket-rĩ nĩĩkoragwo ĩrĩ ya bata wa mbere tondũ mũndũ nĩahũthagĩra hĩndĩ ĩrĩa ũrandĩka mbanjeti ũgakorwo ũkĩmenya thogora wa indo nĩgetha ũkĩmenya thogora wa indo nĩgetha ũkamenya mbeca ciaku ikũigana kĩĩ na kĩĩ. Ningĩ hangĩkorwo hena mahĩtia mekĩkire ũkĩgũra indo-rĩ, rĩngĩ nĩ wĩkĩrĩirwo kĩndũ kĩrĩa ũtakwendaga, kana kĩndũ gĩtiuma gĩaku na wekĩrĩrwo ho, kana nĩũkũgũrĩte kĩndũ na gĩtinekĩrwo indo-inĩ ciaku-rĩ, no rĩthiti ĩno mũndũ athiaga nayo, ũkamonia mũkaranĩria mũkamenyaa nĩatĩa mũgwĩka.

Kambuni nyĩngĩ nĩ ihĩmbĩirie marihi ma kũhũthĩra itaneti, tondũ mbiacara ciao nĩ ciongerekara hĩndĩ ĩria andũ mahota kũgũra indo marĩ o kũrĩa marĩ, kana makahota kũrĩhĩra motungata. Ũrĩa mekaga nĩgetha mahote kũgitĩra mbeca ici-rĩ, nĩ atĩ, wembuciti kana rũrenda rũrĩa rũhũthagĩrwo harĩ ũtungata ũyũ wa gũthogora-rĩ, rũkoragwo rwĩrũthondeke ũndũ rũgitĩrĩtwo, kũoguo ndĩkoragwo ĩrĩ wembuciti ya kawainda. Ningĩ mũndũ angĩgakinya gũthogora na wembuciti ta ĩo-rĩ, nĩ akoragwo ahetũkĩtio makinya maigana ũna magakorwo nĩ marakũnyitĩrĩra kana ũgakorwo maũndũ mangĩ wekĩra hau, no we wiki ũĩ.

Ũnoru wa tĩĩri nĩ ũnyitaga itemi nene harĩ kwagĩrithia magetha ma irio tondũ hĩndĩ ĩrĩa twauga tĩĩri nĩ mũnoru rĩ, nĩ kuuga atĩ tĩĩri ũcio wĩna kĩrĩa kĩbataranagia nĩgetha mĩmera ĩkũre. Koguo hĩndĩ ĩrĩa wahanda mũmera rĩ, nĩ wĩgucagĩria wega na ũgakorwo na hinya koguo magetha makagĩra, ningĩ angĩkorwo tĩĩri nĩ mũnoru rĩ, noguo mũndũ atabataraga gũĩkĩra indo nyingĩ rĩngĩ ta bataraitha iria ikoragwo na kemiko kana rĩngĩ kũhũthĩra thumu mũingĩ, koguo ona mahũthĩro ma gũkũria irio nĩ mathiaga na thĩ.

SACCO nĩ iheanaga ngombo. Angĩkorwo wĩ mũmemba ihinda rĩigana ũna na nĩ ũrũmĩrĩire gũkorwo ũkĩruta mbeca ũrĩa kwagĩrĩire, nĩ gũkinyaga handũ ũgakorwo no ũhote kũoya mbeca ũrĩ wiki kana mũrĩ ta gĩkundi. Na harĩ maũndũ marĩa mothe meekagwo nĩ SACCO rĩ, ngwĩciria kũhotithia kũoya ngombo nĩkuo niĩ kũngenagia mũno, tondũ marĩhi ma mbeca ici matikoragwo me maigũrũ ta ma bengi na ndũbataraga indo nyingĩ nĩgetha meetĩkĩre gũkũhe ta ũrĩa bengi ĩtagia.

Andũ aingĩ nĩmetigagĩra kuoya mĩkombo kuma bengi kana cako tondũ wa mbere maũndũ marĩa mabataranagia mũndũ ahingie nĩ getha aheo mũkombo nĩ maingĩ, ona kana indo iria makoragwo magĩgwĩtia: Titũ ya mũgũnda, rĩngĩ rogu mbuku ya ngari kana nduthi, metie rĩthiti cia kuonania mũcara waku, rĩngĩ andũ agũkũrũgamĩrĩra, rĩu maũndũ maya maingĩha andũ nĩmaremagwo. Ningĩ ũngĩkorwo na mũkombo wa mũthemba ũyũ-rĩ, ũngĩkinya handũ ũremererwo nĩ mokaga gwaku magagũtaha, kũoguo no ĩkore ona mũgũnda waku nĩ wathiĩ kana wakuo nginya indo cia nyũmba. Rĩu maũndũ macio mothe magatũma andũ metigĩre.

Hĩndĩ ĩria ndĩrakomba mbeca cia biacara kana cia ũrĩmi rĩ mũritũ marĩa meho nĩ atĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũndũ abataranagia ahingie kana ũgakorwo na indo nyingĩ maragwĩtia nĩgetha metĩkĩre gũkũhe ngombo ici. Rĩngĩ nĩ marenda ũkorwo na title ya mũgũnda kana kĩndũ ta logbook ya ngari kana rĩngĩ ya nduthi, nĩ marenda kuona mũcara waku ũrĩa ũkoragwo ũhana, koguo ũneyane marĩthiti, nĩ marenda ũkorwo na andũ a gũkũrũgamĩrĩra, rĩmwe ona nĩ marenda kuona akorwo nĩ ta bĩacara ĩyo rĩ ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere koguo ũkorwo na akorwo nĩ marĩthiti kana mabuku ma kuonania. Rĩu maũndũ maya me maingĩ ũguo rĩmwe nĩ manemaga.

Nĩhũthagĩra nenda cia thirikari kwamũkĩra motungata, na nyingĩraga na mũtaratara wa eCitizen, ngacoka ngetha rũhonge rũrĩa kwendaga gwetha ũtungata, ta rĩu gwa pacipoti, na gwa kwerũhia marũa ma good conduct, gwa kwerũhia marũa ma gũtwarithia ngari, kũu nĩnyonaga kũrĩ na ihenya kana mũndũ aingĩra nĩarĩkagĩrio ũrĩa arenda na ihenya, no kũrĩa nyonaga ta kũrĩ na gathĩna-rĩ nĩ kwa rũhonge rwa kũũngania magoti, na gwa KWS hĩndĩ ĩrĩa andũ mararĩhĩra kũingĩra park-inĩ kuona nyamũ icio nĩikoragwo na kahora mũno.